Ni ko minset netesetai eng taonishek anan sentoshek. Mising kwoe biik chemotindoi mbaret, koboishe guniet, konde ng'ung'unyek akotor kong'ik akokol ng'wek choto ko imukoksei imong'une sang yopo bet ana kemboi isut kopa ko. Ko nitok anyun ko oret akenke anan oret nenyumnyum iboishe ikol ng'wek eng chi nimetinye ng'wek.

Nitok ko minsetap robwonik. Minsonitok kwoe mising bikap klalenjin ak biik chepo kapileshek alak, nitok ko amune; Rubwonik keboishe eng hotelishekchok kyomdoi chaik karon. Nepo oeng keboishe mising eng korikchok keame kou lunch. Nepo somok, yekyalde rubwonik koisoi rubet anan yekyal akyoldoi kemuchi keboishe chepkondok chekakyale tuguchuto keboishe eng korikchok. Sogek kora chepo robwonichuto keboe tiong'ikchok, ku plengwet keboe sogekap robwonik, kou tuga keboe kora sogechutok bo robwonik.

Chutok ko chutok ko minsetap mauek chekiboishe kitalile compound nenyo anan kitalile kokwenyo yekimuch kekol kouni. nepo oeng imuchi kyalde mauechutok yekakinde mutura kouni.

Nitok Koo lapisisheeet netesetai iparuu koeee yutok yuu kakikol. minutik KO mamii roptaaaaa nitok KO oret agenge nakipaisheeee kipisiii minutik chutok Eng olimamii roptaaaa